Kembe magji giwegi emngi oteku maber moloyo etayo chenro mag ICT nikech gin gi jok molony moloyo mag sirikal kendo kata mibadhi moro amora maluorogi bende onge kwapimogi mago mag sirikal.

Hello nyinga iluonggoni Jane Auma agochonu kowuok egwenge maga seme. Agenoni awuoyogi kambino endo mar safaricom asebedo gi shida kamanyou pile kapile to ok uyudru eyoo makare daher mar penjou ni togin seche mage ma utayo chenro magu mag tich?